An amondo ga chiewo sa apar gachiel kogwen okinyi mang'ich. Gima atimo mokwongo en lemo. Bang' mano to aluoko wang'a. Ka aseluoko wang'a to aloso chiemo moro matin ma anyalo chamo. Ahinya ahinya aloso ga chae gi makate. Kase keto gimoro eyia ma awinjo ka an gi teko matin, to koro awuok oko to ang'iyo kaka jamni na nonindo. Adhi e kund dhok to akawo kwan mar dhok ka be gin kare. Kaeto adhi ang'iyo diek gi rombe kaeto ago wang'a bende e gwen. Kaseyudo ni kwan gi ni kare to koro achako timo tijena mane apango.

Ahero yueyo godhiambo kasetieko tijena ma godiochieng'. Amanyo kumoro ma okwe ma onge koko mangeny'. Ahero bedo e tie yien. But dalana nitie yien maduong' mar ober. Kendo en gi tipo maber ahinya. Akawo kom to abet go kanyo gi mesa moro matin. To anyiso min ot kelona chae. Abet kanyo ka amadho chae mos ka ang'iyo kor piny. Ahero ahinya neno kor piny gik machalo kaka winy mayuak kendo fuyo. Ahero ng'iyo gode, kata jamni, kata le moro amora madipo ni nitie machiegni kanyo. Seche moko en kata ogwe. Gik matindo tindogo miyo pacha yueyo.

E gweng' omena ni gi ohala maber. Omena inyalo golo eyi nam kata idhi iluwe kendi ka in gi yie kendo in gi joma nyalo konyi lupo. To ka ionge kod yie to inyalo waro omena ir jok ma oseluwe. Kiware to ibiro iose e chiro mar gweng', to iyudo ohala mang'eny nikech ji ng'iewe mang'eny. En e chiemo ma ji ohero ahinya. Koro nitiere kaka ipime. To ipime ga gi okebe moro matin. Iyudo ni kipimo kaka ne iware gi pesa mane uchulo kaeto ing'iyo kaka iuse gi pesa ma iyudo ma iusego, iyudo ka pogruok nitie maduong'. Iyudo pesani mane iwarego cha kendo ichakiyudo ohala moro ewiye.

Kaendi jolweny pangore. Gin e nyasi ma itimo ka gisetieko tuegruok mar lweny. Nyasini jatelo maduong' bedogae. Chutho ker mar piny mar Kenya ema jabedo ga enyasi machalo kama. Ka ing'iyo kaka jolweny gi pangore, ineno ka wigi ochomo kumoro achiel. Ging'iyo nyabathe . Manyiso ni kuma ging'iyono e ma jatelo maduong' kata ker mar piny obetie kata ochung'. Koro gikadho e mbele ne ka gichiwo luoro. Maendi tomorega higa ka higa ka jolwenje manyocha e ko kaw ma ondiki e lweny otieko somombgi ma nyaka to ochuno ni gitim ka gidonjo e lweny.

Kaendi, nyiri matindo ng'anyo eyo ma odimbore kendo ochanore. Wach maduong' man kae en nyuomo nyiri matindo. Chik mar Kenya wacho ni nyako inyalo nyuom mana ka osekadho kata ka en gi higni apar gaboro. Koro oyudore ni nitiere jomoko ma osebedo ka kawo nyiri matindo ma tin ne higni apar gaboro kendo gidak kodgi kaka mondegi. To maendi chik ok dwar. Koro nyiri matindogi, gin gi oboke ka, ma gikwedo timni kendo gidwaro ni sirkal, nyaka ji tee ong'e ni timni en tim marach, kendo onego oweye. Kendo jok makawo nyiri matindo bet godo kaka mondegi onego omakgi, kendo otwegi mondo nyiri matindo oyu oyud thuolo mar somo.

Ma en tich mar tiyo e bengi. Mondo itim tijni maber nyaka bed ni ilony e kwan. Koro an kane an e sikul mar sekondari, achiel kuom somo mane aluoro ahinya ne en kwan. Ne ok donjna kata matin. Koro ka ne atieko sikul to nayudo tich moro matin mar bedo jago kwan e bengi achiel moro mane nitiere e but dalawa. Ka ne achako tijni, nok ane kane odhi koda maber ma kata jatenda nofuenyo ni ne athuthni kendo ne ok awinj yot e timo tijni nikech ne ok aber e kwan. Koro gini ne omiya anjawo mane omiyo awe tijni. Koro ok en tich mahero kata matin nikech ok aber e kwan.

Kaendi nitiere loche madongo mating'o mo katero kwonde ma opogore opogore. Mo ni nigi nengo man malo ahinya. Beche tek. Ma ka nyamburko achiel opong' thich gi mo ni to uyudo ka en mwandu mang'eny ma ka dipo kata ni loche gi achiel kuom gi ong'ielore piny oyudo masira, to wuon mo yudo lal mang'eny. To bende wuon loche gi bende nyaka yud lal mang'eny. Nikech loche gi bende nigi nengo. Lori achiel kende sani beche ni malo ahinya. Koro, lori gi gi mo gin gik man gi nengo. Kendo kata jok ma riembogi ong'eyo wach gi kendo rito gi maber ma masira moro amora ok bedi seche ma gin e ndara ga gidhi kuonde ma opogore opogore.

Endalo ma tinende tije matek mane itimo gi lwedo tinde tin. Technology tinde odonjo kendo konyo ji timo tije matek. Wakaw tich kaka mar pur. Sani mondo iyud ng'ama puro gi lwete tek. Jipuro gi tinga. To kata mana kidhi eyi office ineno ka tinde ji tiyo mana gi kompyuta. Koro del tinde bet kabet mayomyom. Nikech ji ok tim tije gi lwetgi kata tije matek gi onge. Koro del bet odhengore. Maendi emomiyo iyudo ka sani koro ji manyo kuma itime orako. Mondo del obed mojiny. Mondo del obed motegno. Nikech ma ok otimore tiyudo ni ka koro kendo koro tuoche moko donjo. Miyudo ka ng'ato koro ochwe. Ochwe achwea. Kendo samoro iyudo ka ng'ato koro obet ma en mana gi paro mang'eny. Obwongo ne ok ti maber. Koro kidhi kuma itime orakogi tiyudo ka kendo koro del bedo maber kendo tuoche made oyudo del koro iyudo ka orako ogeng'o.

Gima atimo an, en ni chenro maga mag ngima andiko piny. Okinyi ka achiew, to kumane andike chenro naka, ema akwongo ang'iyo. To anono ni chenro ka chenro asechopo godo kanye. To odiocheing' manyien ni, mane ma onengo atim. Koro ma miya mijiwo kendo jiwa makoro miyo ang'eyo ni chenro mane masechwalo mbele to mane ma pod ni chien. Bang' juma achiel, achako atimo nonro ni. To nonro ni adhigodo mbele e dwe ka dwe kendo ka higa orumo. Koro ka higa oserumo, to anono nonro matut ahinya mondo ang'e ni to koro chenro mage ma anyalo dhi godo nyime e higa manyien mane otama timo e higa mano okadho. Koro ma miyo abedo ka ang'eyo ni gimane ma onengo obed ni atimo. To ma miya mijiwo kendo konya ahinya.

E aluora wa ka, aneno ka jotend dinde majolemo omako migawo mopogore opogore eyore mag chuny. Achiel kuomgi en timo maber. Kendo gipuonjo ji mondo owere gi timbe mag maundu gi timbe maricho machalo kaka tho madho amadha kong'o aho yaye, machalo kaka nek, machalo kaka chode. Koro magiendi gitemo nyiso ji kendo gi puonjo ji ka luwore gi biblos mondo ji owere godo. Kendo gitemo puonjo ji mondo oparie mond liete. Gikony gi. Kik giwegi ka gichandore e kor gweng'. Koro maendi ber nikech mond liete tinde yudo kony ir ji. Jomoko ne ok ong'eyo ni rito mond liete en gima ber kendo en tim moromo. Machielo kendo maneno ka gidich godo en rito nyithi kiye . Kendo wach nyithi kiye ni gimako matek ahinya. Nikech biblos bende wacho ni ng'ama orito nyithi kiye otimo maber e mbele Nyasaye.

Maendi en tich mar pidho olemo. Ka ang'iyo ka aneno ka puodhoni nigi olemo ma opogore opogore. Aneno rabolo ma osedongo to pok onyak. Aneno ka nitie olomo mamoko mapod tindo mapod koka chalka gima opidhi. To oumgi gi oboke mondo kik chieng' chamgi mondo kik gituo. Ebathe kanyo bende nitiere olemo ma kido machielo. Koro tijni ka idwa puonjo ng'ato, mokwongo nyaka ilerne ni nitie kit olemo mang'eny. To elomo ka olemo ipidho e yo ma opogore. Nitiere kaka ipidho rabolo ma opogore gi kaka inypidho kata maembe mopogore minyalo pidho kata gi olemo ma kido ma moko. Kaeto be nyaka ipuonj ng'ato tuoche mag olemo. Nikech tuoche gi nyalo ketho olemo ma kendo koro ok gidong maber. Kaeto be nyaka ipuonje kaka onyalo rito olemo ma ok ocham gi gik mamoko kata le moko kata kute ma yore yore.

Mae en puodho ma opidhe machunga ayomo. Kendo opidh gi mang'eny. Opidhgi e tie yawo. Koro tijni kaka itiye, ka idwa pidho machunga ayomo to idhi kawo ma oseti madit matin kaeto ichako imanyo ma ayomo ni, ma onge gi kothe tituro wiye. To machielo mane ipidho moseti cha bende ituro to ichomo gi. kaeto koro mar wiye mar ayomo ni ema dhi dongo ma nyagi ma gol machunga ayomo maonge gi kodhi. To seche ma odongo no nyaka iolne pi morome. Emomiyo ineno kaka ma opidh e tie yawo. Koro nyaka imany kuma inya yude pi. Kaeto be nyaka iket ne yath. En gi kute moko gi tuoche moko kanyo ma dwaro ni isik igoyone yath kendo imiye yath malong'o maber manyalo tieko kute go. Gimachielo kendo manyaka timne en ni seche moko nyaka ng'ad ite moko kata bade moko mondo kik oyugno ahinya ma koro ochalo bungu ma kata thuondi mopogore nyalo dakie.

Ma en puodho mar otungu mang'inore cha. Kendo opidhe ka maber kendo odongo, oloth maber. Kendo aneno ka oseng'ino. Tijni ok en tich mayot. Otek. Nikech mokwongo, kipidho otungu gi, nyaka ikwong ipidhgi kumoro ma ilosonegi tipo. Nikech seche ma giwuok eyi lo cha ok gidrar chieng' makech kendo gidwaro pi moromo. Kaeto kendo be iyi lo kanyo nyaka igoe yath nikech nitiere kute moko mabedo eyi lo kanyo ero manyalo chamogi kendo ketho tiende gi kapok gi ti ma gi tegno malong'o. Ka gisechopo ndalo moko kanyo machuok machalo kaka jumbe moko adek tigologi kaeto koro idhi pidhogi e puodho maduong'. Koro kanyoero nitiere kaka ipidhogi. Nitiere ondam migoyo mondo kik gidhigre makoro ginyalo kata laro chiemo. Kisepidhogi e puodhono to nyaka gonegi yath ma ritgi maber mondo ginyagi kaka mantie ka ni.

Ma en ringre mar mane en ker mar Kenya ma iluongo ni Daniel Toroitich arap Moi. Ker ni ne otho ma ringrene ne odhi oket e ot mar loso chike mantiere e dala maduong mar Kenya mar Nairobi. Koro kuma ne oketeni jok madongo dongo, jotelo madongo dongo ma migosi gi ma nyadendi nedhi kaendi to neno ringrene ka miye luor mogik. Koro kang'iyo ka aneno ka mane ochop ka ni bende ne en ker mar Kenya mane iluongo ni Mwai Kibaki. Koro en be ne ochopo ka gi jodolo mane bende nitie ka mondo gine ringre ker ni mondo gimiye luor mogik kapok odhi oyike.

Onge ji ma aneno kae. Gima nitie ka gin otungu alum. Machalo ka gima oket gi e okapu moro. Otungu ni ji ohere mang'eny nikech odung' ga mamit. Kendo oyudore kuonde mang'eny kipime gi otungu machielo mang'ino cha. En odongo kata kuma otuo nikech ok odwar pi mang'eny. To bende tuoche ne tin kata kute machame bende ok ng'eny. Beche be ok nimalo. Beche yot matin machiso ni inyayude e chiro ma ingiewe kata in gi pesa ma ok ng'eny. To idhi iloso kode chiemo maber. Inyalo chiel kode alot kata ring'o, kata gweno. Inyalo chiel kode gik mang'eny. To koted kode chiemo no wuok mamit ahinya kendo en chiemo ma kata ka ji chamo to ineno ka ginang'o mana luet gi kendo gimor.

Ma en puodho mar alote. Kendo opidh alote ka ma opogore opogore. Nitiere kabich, sipinach, otungu gi alote mamoko be. Kendo ng'ama opidho gi ka ni otimo maber nikech gigi e itiyo ga kodgi kanyakla. Kikawo kaka kabich, seche ma idwa tede ibiro dwaro otungu. Koro iyudo ni kabich no nika, otungu bende nitiere e puodho ni. Koro igolo gi agola to idhi tiyo kodgi kakidwaro. Sipinach ma nitie ka ni bende itiyo gi otungu e chiele. Koro wuon puodho ni en gi gik ma odwaro e tedo alote. Kendo en gi alote mang'ny ma ok ochandre seche ma owinjo ka ogombo tedo alot. Ok ochandre ni odwa wuok dhi e chiro manyo alote gi nikech en kodgi. Kendo alote gi konyo ahinya e dend kata e dongo mar nyithindo.

Ma e en winyo ma iluongo ni udo. Ok ohero dak gi ji eyi dala kaka gweno kata atudo. Thoro ne obet ga e bungu. To winyo ni en ok ofu. Owuotho awuotha ka gweno kata atudo. Bwombe ne pek. Kendo onyuolo tong' madongodongo ma kata ikawo achiel michielo to ditami tieko. Gima ang'eyo gi udo ni en ga mirima mang'eny. Kendo okwiny. Moloyo to koponi oneni ka idhi machiegni gi kuma obutnoe ma tonge go nitie. To onyalo lawi. To kopo ni ochopo buti, to wasewinjo weche moko ni seche moko onyalo kata mana sodho wang'i ma ogol oko. Koro ji otang' ga kode kendo ok dhi ga kuma machiegni gi kuma obutnoe.